Ore ta enasiai na kengas ninye aitobir ashu aitabaya enkitanapata naishooki oltungani enkiremore naitobir enkop neunisho neaku taa oltungani olaramatani lenkulukuoni neakuore nai kedumu oltungani kuna aitubulu enatoki kunatokitin oshibnaitaunyeki enkimpo na keyau faida tenkaraki na natum iropiyani teneaku etimira arashu ninye enaitumia amu ore na elebtungani na oltungani olo amir tenkaraki na enatoki na ore tenelo amiri netum na sinye kunaropiyani nashukokino netum naabataasie kuna baa kumol teramatie enkang enye.